ĩĩ mĩhaka-inĩ ya thirikari ya kuuma nja wa bũrũri nĩ makoragwo mena rũhonge rwa KEPHIS na KEBS, harĩa maroraga ũkinyanĩru na ikĩro irĩa ihũthĩkaga mwena-inĩ wa ũthondeki na ũrĩ na ũkũria wa irio irĩa cigeragĩra kuuma arĩmi, nĩgetha thoko ya na nja ĩgakinyĩrwo nĩ indo irĩa nginyanĩru ikĩro na makaaga gũthũkia thoko.